ore embaye e maana ashua embaye naitiship tenewueji naa tenidol arashua tenidol intokitin ewokito enkare, enkare safi naing'ua enkop naa ore ena are naa osiwuo oitayu naa ore ake piitamanaa kuna turbines nilepu ina are neeku ore ena naa embaye sidai oleng naitishipisho tenidol intare ashua intokitin ewokito enkare enye tiatua ang neeku ore ena naa embaye e maana oleng.

ore irreteni latoning'o nanu ashua layiolo lormarenge oipirrta ena motonyi naa ore ena motonyi naa kidim aitayu irmosorr, irmosorr sapukin laa kidimi ateyierr ninosi aitaa endaa nidimi atimirr lelo mosorr ore enkay baye eare ore ena motonyi naa kidimi ateyieng nenyai inkiri neeku nena ilo ormarenge ashu aa nena imbaa naipirrta ena motonyi.

teniyieu nintobirr ena daa naa ing'as aituku tenkare ore piindip aitukuo ning'oru enkalem nigwet aitayu inkinyat ore piindip aitayu inkinyat nidung'udung esidai nidung'udung metaa kutitik piitumoki ainosa eton aitaa kutitik naa nejia ikoni tenepuoi aitobirr ashua tenepuoi aanya ena daa.

ore erishata pookin ashua enkata muj tenidol ena drone ashua enatoki egira abukoki intokitin enkare ore entoki nalotu indamunot naa inkukunik naagira aanya kuna daiki nauno neeku ninche egiray aabukoki olchani piiboori peemitoki ae endeleya ainyial endaa natii olchamba neeku ninye idamu oltung'ani erishata pookin nidol egiray apik olchani.

ore tening'orr aitobiraki ashua ore tiatua ena siai naifugay ashua napiki inkurueyi ore entoki e maana na ore enkurue naa kemiri, kemiri iropiyiani sidai oleng teniaku osokoni amu kepiru nesapuku nemeeta endaa nemenya ninche ore sii enkurue tookulikay tuing'anak naa kidim neyieng nepuo aanya nena kiri enye neeku ore enkurue naa eng'ues naata faida oleng.

ore erishata pookin ashu aa enkata pookin naba anaa enayieu oltung'ani iropiyiani enyenak e makewon naa kishaakino ashuaa kenarikino peyie elo aas esiai enye oonkaik enyenak peemitoki aitegemeya ashu peemitoki aomonu inoltung'ani naa nena irreteni naifaa nelo oltung'ani apikaki koon peelo aas isiatin enyenak makewon peetum impisai enyenak neeku peeyok aas esiai enye ashu pees imbiasharani enyenak.

ore muuj naba enaa eniyieu oltung'ani nilo aitobirr ashu aa nilo aun kuna tokitin oo tekulo naa ormananasi ele, ormananasi naa ormatundai ashu aa ormatundai ele sidai oleng oidim iltung'anak ainosa neuni tolchambai nebukokini enkare euno neturi irmutaroni naa ina piidol ajo kebulu ena daa esidai nepuoi aapuo amirr tesokoni.

ore eng'eno naata ashu aa eyiolounoto nanu nayiolo naiusu ena ampuni ashua ele turrur le safaricom ashu sakol, olturrur ele oiterutua enkampani e safaricom peyie etumoki ataas imbaa enye e biashara netumoki atimirie intokitin enye nepuo atumie iltung'anak ashu aa nepuo ae advertise intokitin enye neeku ina eng'eno naata naiusu ele turrur.

ore erishata pookin naiu naiteng'en oltung'ani peeyiolou aifuga ashua peeyiolou atipika ilukunguni naa kang'as arik ewueji netii ilukunguni naitoduaki enikoni teneramati ilukunguni woontokitin enikoni tenitobirakini eniiraag ashua enaikoni tenedoli inaitaituo irmosorr naa ina embaye e dukuya naidim ataasa ang'as aitoduaki oltung'ani enikoni teneramati ilukunguni.

keeta iltung'anak induat naapasha ashu aa keeta iltung'anak eng'eno napaashari tenolikae tung'ani piitumoki ashomo atipika ashua aifuga nkitejon amu ore enkitejo naa eng'ues e atua ang naa eng'ues nayieu eramatata sapuk neeku keeta iltung'anak irreteni oopaasha anaa ore ene dukuya indim aishoo endaa tenebo nipikaki e saani nepuo aanya naa ina enkoitoi e dukuya nilo oltung'ani apik ashu aas ena siai.

ore esiai emirata olduka naa esiai etipat oleng amu kepuo iltung'anak ainyiang'unyie intokitin enye tenewueji toldukai naa enetipat ake sininye ashu ene maana tenilak iropiyiani tesimu erishata pookin nemiata cash naa sidai olduka amu kisho iltung'anak isiaitin kigeri isiaitin peetum atimirr neeku ore esiai olduka naa esiai etipat oleng emirata olduka.